Inkofisini Kuna e serkali naagirai naake aasie isiaitin tewuejitin napaasha olosho le Kenya

Ore taa ena naa computer naa pee eyiolou aitumiaa enkompyuta netieu enaa sukuul negira iltung'anak aisuma, ore enkompyuta olapaitin ashu ilarrin tenkidimata ino.

Kashukunye naa sipitali olkeek lotelekutua tenetii lotelekutua o empalai opa naigerokoki nalotu aduare olkitari ,naliki naake ajoki eitu aret ilo Shani ainyala tena oitoi we ena oitoi, tanake eidimayu naiwuatwuataki ilkeek.

Ore temurua ang' naa kiata irkitarini looponu inkang'itie nirorie nkera nirorie intasati nirorie embaiki intasati nishooyo irkeek nishooyo ebaiki entoki nikintoki aajo mawaidha.

Eitelelia teknolojia enkisoma onkera amu keyiolo taata nkera aisoma te kingeresa te kiswaili era kutitik neyiolo ateyierisho neyioloashomo olshamba era kutitik.

Enkitok taa ena, nanu taa eboitare ormoruo lenye egira naa ashipa aang'ida tengaraki naa edolita entiu entomononi.

Kanyorr taa nanu ena siai amu intomonok kuna naadupa, naagira anyokita ate aas isiatin oonkaik enye aas biashara aamirr ilnyanya ompuka pee etum naa ataretu ormarei lenye.

Ore taa ena pisha naa olkitarri oo entasat naa kegira olkitarri airorie entasat aikilikuonishore naa enetipat taa enatipat amu tenikiata sipitali temurua ang' naa keretu naa olosho.

ore ena siia na keyieu jartanisho we ngeno nagut naitabay irkilikuai, oltoilo sidai loitabay irkilikuai

Ore taa ene naa sukuul, naa eng'eno ena nagirai aishooyo naimu inko kompyutani o technology.

Eramatare onkeraa kuna naa kagira apa aas ana siai eton meeta papa elchekuut. Kore peetum ilcheekut nuloo sukuul.